An karango pichani, to aneno dhano mang'eny to be ochalo ni en chieng' chiro. Kata ji dhi e romo , samoro jasiasa obiro e county no mar Homabay. Koro ji dhi e romono mondo giwinj kaka jotelo mane ochiki ni nyalo biro mondo orom owuo gi jopiny e wach moro kata dongruok mar county no mar Homabay. Emomiyo aneno dhano mang'eny kae kakalo ei ghorofa gi ka gidhi e kuma onengo obed ni girome. Mar ariyo, en chiro. Samoro jogi dhi chiro. Ma be chalo town kuma chiro bedoga dichiel e week nikech gik moko bechgi bedo mayot, gik moko beyo moro ji, kendo gik moko bedo mamoro jopiny kendo ginyalo nyiewogi, ginyalo yudo pesa maginyiewogi godo nikech bechgi ok tekga ahinya. Mago e gik ma anyalo wacho karango pichani.

Picha ni ka arango maber to aneno tinga tingni ariyo. Tinga mokuongoni machalo tinga madino, odino ndara odino lowo mondo oriwre maber. To mar ariyo chande chalo tinga ma idendo gi dho ngere ni subsoiler kata tinga mapidho oduma nikech siandane ka aneno ka ng'ato nitiere to chal kagima ochiko kaka oduma onego bed ni ipidho e laini kata oduma adi monego bed ni bedo e bugo ka bugo, kata oduma adi monego bed ni iketo seche ma tinga ringo. Idendo tinga no gi dho ngere ni tractor ma plant en planter kaeto mae dino maber to macha biro to puro to pidho. Mago e gik manyalo wacho ni tingang kata ka aneno ni gin e puodho ni